Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ, nĩ kũroneka kwĩna andũ maikarĩte thĩ, kũrĩa maratũmĩra kompiuta, kompiuta. Kompiuta nĩ indo irĩa ciokire hamwe na tekinoronjĩ, irĩa iteithagia thĩiniĩ wa mĩarĩrie-inĩ, kana iteithagia mũndũ akĩenda gũcaria kĩndũ. Kompiuta nĩ ciokire gũteithia mũno bũrũri ũyũ, nĩ tondũ, nĩ ciarehire mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, kana ningĩ nĩ ĩteithagia mũndũ rĩrĩa rĩrĩa ataraigua ta ekũhutia mabuku, nĩ atũmagĩra kompiuta gũthoma. Ona ningĩ haha nĩ haroneka, nĩ andũ, ti andũ anini maratũmĩra kompiuta, nĩ andũ marageria kuonio ũrĩa kompiuta itũmagĩrwo. Nĩ maroneka mena maaĩ, maaĩ marĩa manyuaga, nĩ tondũ mĩĩrĩ itũ nĩ yagĩrĩire kũnyua maaĩ. O haha mbica-inĩ, nĩ haroneka, nĩ haroneka andũ andũ erĩ, arĩa marageria kuonania ũrĩa kompiuta ici citũmagĩrwo.